Kose chu, kosekuny bur, dhano kata ariyo kata adek donje bur asto modong oko chiwo sanduk itero piny piny mos mos mos nyaka chop piny, kosechopo to familia kiro loo, asto iike

Tij media ber niwach omiyo dhano nafas mar nge gikma timore e buo pinyni kata kuma ionge ingeyo gima timre gima dhi mbele e buo piny ni yeah, kaka serikal timre kas pinje moko be timre kaka dhno odak e pinje moko, tuoche manyien mawuok e pinje moko. Koro media ber nikech omiyo jii information Kibedo ot to ikia inyalo bedo irito arita sama chenro timore tineno tiwinjo kata iwinjo mondo inge gima timre gima dhi mbele e pinyni gima nyien mapok ningeyo

Tij library en tich maber, niwach awach koro ni nitie nyathi moro ma kich to onge buk e ot to japuonj to omiye tich maonge kaka inyalo timo to kiny odwaro mondo iduok ne buk kisetimo tich. Koro idhi adhia e library tibet kanyo tikwayo buk kata idhi kendi tikao titimo tich ma japuonj omiyi to kisetieko to iduoko buk tidhi. Kendo library okonyo nyithindo mangeny sana maok nyal yudo nafas mar somo e dala newach seche moko koko, dala dhano ngenye, library dhano ok ngenye inyalo somo mos maonge koko dhano tiyo atija tijgi ma oomogi kanyo tomano tij somo, onge ga koko e library

Mariewa ipuro kosegol mariewa moro ma ochiek, koro kore cha ema ing'ado kasto kore no ema ipidho kaka ipidho niang'.Kasto nduma ipidhe kuma pii ng'enye. To ekind mariewa gi nduma, mariewa ema ni gi geno ahinya ni wach ji ohero mariewa mo olo nduma

KWFT kata Kenya Women Microfinance Bank en bank ma history ne be akia maber lakini aim ne en olo mine pesa mondo gichak go biashara kata giter go nyithindo skul, kata gilos go tegi lakini its main purpose en chako biashara mondo mine ochak biashara mondo mine obed kod gik ma gitimo kik gibed abeda e ot, mmm

Insurance e gima ber en gima ber kabisa, insurance e gima nyalo konyi, inyalo kao life insurance tobe kata kingiew gimoro inyalo kao insua inyalo insure gino mondo kata ka accident otimore mondo insurance nyalo konyi loso kata nyalo nyiewni moro. kata ka ikaw insurance mar osiptal awach kaka NHIF yeah, konyi niwach kidhi e osiptal to nyalo chulo ni bill

Mano Charles Njagua ,chieng mano chamo muma kobedo MP ma Starehe Constituency Nairobi

Ma en Kipchumba Murkomen, Jatend migao mar arita kwee e piny Kenya ka.

Ma jatuo mohinyore kabisa, mantie osiptal, e ICU.

E aluora wa, nitie puro tieng' diriyo. Nitie jokma nigi pesa, to nitie jokma onge go. Koro jokma nitie gi pesa tiyo gi tinga. To jok ma onge go, puro gi kwer kata gi dhiang'.

Jogi nitie e bura, to chal kagima gimanyo yore manyien ma ginyalo konyogo alworawa, katiyo gi yore mek mbui.

Maendi en card minyalo tigo, chulo kata nyiewo gimoro amora koyudo kionge pesa e ofuko.

Tijni konyo alwora ng'eyo weche manyien matimre e Piny, kata madhii mbele e pinje moko ma oko.

Ngamia nigi tije ma opogore opogore, kaka timo, omiyo dhano chiemo, oting'o ji asto piende itiyo go loso wuoch kata bags asto bende.

Okahero tijni niwach tijni nowuondo nerwa moro, bouso loo, otiyo gi pesa no tee, asto onge pesa ma en oyudo, ma stress ogoye, bothoo.

Magi jotend sirkal ma nitie e bura, mobiro loso weche ma thago jopiny kata ji manitie e aluorano ma gin tie kanyono.

Maendi en muma to aluora watiyo go mondo ginge weche nyasaye matut, kata jolemo bende tiyo go sama gi golo jochiende e ji.

Maendi gima jopiny tiyo go ka gidwa manyo tich e sirkal, kata gidwa ng'iyo gik manyien matimore e sirkal wa.

Maendi en miyo ma en gi paro mangeny to omanyo ka moro obet kende mondo opar pache maber.

Maendi en X-ray to X-ray konyo ng'iyo ka dendi nitie kuma otur kata ka nitie tuo moro amora mantie e dendi e osiptal.

Maendi nyalo bedo osipta, to miyo no ipime pressure mondo ongi ka pressure ne ni malo kata ni piny mondo one kaka inyalo konye sama en malo okone kaka onyalo timo, to sama en piny bende okone kaka onyalo timo mondo okonyre go.

Mano dichuo ma nitie e booth kago simo ka tiyo gi simo moko machon kapok simo mag lweto gi ,mag lwedo gi obiro.

Tijni ok en tich matek ,en tich ,minyalo, en gima yot ma ng'at ang'ata nyalo timo bora ni in gi ng'ato manyalo puonji mibedo piny sama atimo to otimo. Magi gin tuoro to tuoro inyalo tigo loso gik mangeny ma opogore opogore

Ma endi en od bura, to jotend sirkal nitie kanyo, nyalo bedo ni nitie gimanyien ma gi dwaro wuoyo e wiye kata nitie gimanyien ma gi dwaro miyo jo piny mondo ochak tiyo go gi ma nyalo konyo gi.

Magi magi Ji ma tang'onwa kata puonjowa timbe mane gitimo e anyuola gi, chon kapok ndalo masani obiro. Ginyalo bedo ni gipuonjo ji kokalo kokalo e wer, kata e miel, kata e rwakruok, kaka jo chon nodak e piny e alwora gi.

Kae aneno jo Huduma Center, jotij Huduma Center, gi polise to Huduma Center, konyo, aluorawa sa ma gi dwa manyo kipande, sama gidwa manyo birth certificate mar nyathi gi gik moko mang'eny ng'eny be.

Tij puonj en tich maber kabisa niwach imiyo nyithindo malworau paro mondo ging'e gima gidwaro timo kagidongo mondo giduogi gikony alwora. Kagisee duo dongo magiyudo tich niwach nyakidhi skul kokalo skul eka inyalo yudo tich maber manyalo miyi pesa mang'eny mondikonygo anyuola.

Magi gin gi ,magi gin omuga, omuga go chamo lum e bungu nikech omuga odak e bungu nikech omuga ok nyal dak gidhano. Emomiyo gine bungu to gichiemo

Aneno pap ndege to chalo kagima nitie ng'ama dwa dhi piny moro katiyo gi ndege

Kangiyo pichani taneno Raila Amollo Odinga to Raila Amollo Odinga okonyo jopiny mangeny e siasa kendo o ng'ama ber sana

Maendi chalo gi risit ma gimoro chal ka nitie ng'awa ong'iewo gimoro ka moro koro ondik ne risit ma ong'ado gi moro amora mo ong'iewo gi bech gima ong'iewno.

Ka ang'iyo picha ni maber, to ochalo na nyombo. Koro e aluorawa, nyombo, wuoyi biro korgi nyako to obiro gi dhok ,kosebiro gi dhok to itero kor gi nyako to itedo, to dhano chiemo, to iketo ngoma to dhano miel, to dhano mor.

Kang'iyo picha ni to chal na ka tich ma chon to gik maduarore ni ibed kingeyo gimane timore e aluorau chakre chon nyaka sani mondo kibedo piny inyalo wacho maber inyalo lero maber .To be dwarore ni irwakri kaka joma chon ne rwakre, iwuoth kaka joma chon ne wuotho ma onge wuoche.

Kang'iyo picha ni maber, to mago gin jotich Stima Sacco. To Stima Sacco en foundation machalo gi bank. To ober niwach kikuno pesa kodgi to sama idhi kao pesa ka higa orumo, tiyudo ka pesa ni omedore, gima iluongo ni interest. Asto be, giholo ji gowi e interest maber.

Maendi en duoko ma Safaricom duokoni ma sama iseorone ng'ata pesa cha to ka ng'ano dhi yudo pesa koro dwokoni dwokoni mondo ing'e kioro pesa e namba maber koso namba marach, ema omiyo obiro gi nying' mondo i confirm.

Kang'iyo picha ni to chalna okuche, okuche ma miel, to gimor, to gichal jok mawero dhog gi, e chokruok moro kamoro.

Magiendi chalo jotij sirkal manitie e bura moro, kagi wuoyo weche maber ma gi nyalo omo ne aluorowa, ma nyalo konyo gi kaka gi nyalo konyo gi.

Ma endi en bando mantie e aluora ma Narok to bando ber ni wach okonyo jopiny kao osuru.

Ma endi en bando mi itiyo go kano pesa ma iluongo ni Equity. To Equity ber ni wach inyalo kano pesa inyalo olo pesa kendo en ma en bando maduong kabisa e piny wa ma Kenya kae.

Aneno jal moro, aneno Raila Amollo Odinga to Raila Amollo Odinga okonyo Kenya e gore mondo gi yud ratiro ma wuoyo kendo go ombulu kaka gi dwaro sama gi dwaro.

Maendi en mask ma wang' to mask ma wang' ber kabisa kendo en tich maber ma nyalo timo to ober ni wach ka in gi gik mang'eny ma okuodo wang'i to sama isewire, sama igolo cha to owuok gi gigo to idong' ka wang'i leny to wangi ler.

Kiwacho adieri ,tijni to onge nengo e aluora wa, nikech aluora wa ma jo luo ok gi timne nyithindo ma nyiri nyange, chon ni inaganaga ji lakini nyange wan ok watim koro ok anyal ng'eyo nengo maen go e aluora mitime.

Kang'iyo picha ni to ma picha ma bando ma Nairobi National Park to en kuma lee mag bunge odakie. To tijni ber ni wach oomo pesa e aluorawa gi Kenya as at large ni wach sama jo limbe obiro wuothe e kindwa to gi dhi kanyo to gi neno lee mag bunge go to gi chudo to pesa no itiyo go kuom omo gik manyien manyalo konyo ji e aluora.

Aparo chon kaka ne pod an nyathi mane watugo ga gini. Maendie korwa koni waluonge ni katolo, koro ne watugoga katolo ni to katolo ber ni wach miyo nyithindo mor to miyo nyithindo energy mar timo gik mangeny gik matiso tiso kae gi kacha. Katolo ber en tugo maber kabisa ne paro mar nyithindo.

Ka ang'iyo picha ni to aneno Gachagua, to Gachagua en jalup bang' jatend piny Kenya mane ogol sani ok en en, eeh

Kwa wacho adieri, an aneno ni pur manyasani nigi raing ma malo sana kipimo gi pur ma ,ma nyaluo, ni wach pur ma sani kata kipuro gi moro to gi moro tii piyo to nyapur ma nyaluo pur ne dhi mos asto dhano ne tiyo gi lwetgi ma ne miyo gi ol gi to sani nitie tractors ma ji tiyo go ma miyo pur bedo ma piyo kendo bedo ma mor

Mago endi gin jo tuk mpira, to gi tugo to gi locho koro gi yudo okombe ma tang'o, ma wacho ni gin joloch gin ema gi loyo gi locho.

Anenno nyithindo adek morwako uniform ma dhi skul kata wuok skul ,to gi nyalo bedo gin owede to ginyalo bedo ni gin mana osiepe to gi mor ahinya. Lakini kaluore gi mor no to gi ya skul ok gi dhi skul ni wach nyithindo matindo ok ohero chiewo gokinyi ka dhi skul, lakini ma omor gi mano tiende ni gi ya skul ema omiyo gi mor gi dhi ot yudo chai mar saa apar

Ma endi en ochiel ma, ma osigo, osigo ma ng'ato ong'iewo, mmh.

Ka ang'iyo picha no to aneno pesa mano one dollar ma piny ma oko. To nitie laptop kanyo ma inya neno go movie sami iduaro .Inyalo neno go sinema sama idwaro.

Tij apiko en tich maber ni wach okonyo chuo, okonyo chuo yudo tich kendo en gi ma yot itimo kata ok idhi skul to inya ng'eyo, kata ok idhi driving puonj mar gari inya ng'eyo. Ng'at ang'at mong'eyo nyal puonji kendo be seche moko be apiko be rach ni wach be oomo thoo e ndara seche moko.

Ma kaka aneno picha ni ma en jasiasa moro ma timo kampen ma okawo ji mangeny koro owuoyo, okono anyuola gima wang' no otim ne gi ka jogo oyiere en mondo obed ka jatendwa.

Aneno jatij sirkal ma nitie e aluora moro ma Maasai kucho ma konyo mine gi chuo e gimoro.

Tije tieko skul e aluorawa, watimo mana chokruok matis kae, family gi osiepe gi kata moko mi isomo go iluongo kanyo, koro gibiro to dhano wer, to dhano chiemo to dhano mor.